Sigana ma omiyo ahero tijni ,ne en kwarwa ne opidho omwogo gi e heka ariyo e dala kucho to ka ne opidho gi ne ji ne okawo kaka tugo kendo ji ne ng'ise ni oketho sechege to en ne oling' kendo owacho ni ong'eyo gi ma otimo. Ne opidho gi to ne obudho adiera ne okawo seche ma kata wan ne wawacho ni ya, onge gi ma otimo kanyo. to ka omwogo gi ne osedongo e pudho kanyo ma ne odhi ma ogolo ma otero e chilo e chiro, to ji mang'eny ne obiro kendo ne oyudo kastambe ma ne ong'iepo ma ne oyudo ohala ma onyieow go gike mek puodho moko kaka wheelbarrow ,onyiewo go nyaka tinga tinga mag pur. Wach mane omiya ma bedo gi mor e chunya ma awacho ni kara tijni ni gi pesa ema omiyo kwarwa ne ogeno kuome ma ne time.

Ng'ato nyalo ndikore gi gini kata ondik joanyuolane nyithinde gi jaode kachiel gi en maka debedni , nyathine kata en obedo matuo to onyalo dhi osuptal bathiedhgi kata ka oonge pesa. Tokosendikore kod gini ,tonego bedni obayo manyonge matin tin kuo kanyo giko dwe mamiye makata kodhie odhie ood thieth tinyathiedhe mayom. To kendo be machiegni weche moko wuok niya nitie jok moko madhi kuondegi to golo yudoreni golo pesa kuondego tek. Lakini jomang'eny osetiyo kod gini boyudo berne kagidhie osuptal tidhiedhgi.

Ma en tich mar lupo, jo nam kawo yie ka gi sekawo yie ba gi donjo e iye to gi dhi gi yie gi e nam ku ma gi neno ni ya ber ne gi .Gi kao gogo gi to gi bayo e pigno to gi rito seche ma tin, ka gi neno ka gogo no ma otwe e boya ma ka gi neno ka boya go nimo, to gi ng'eyo ni ya, gogo osemako rech kata rech osemoko e gogo. To gi ywayo ka gi keto e iye kanyo, ka gi seketo e iye to gi golo gi wuog gi yie gi no to gi dhi nyaka e dho nam ka gi sedhi e dho nam to gi uso rech gogo.

Mondo ng'ato onego opidh kato ket punda. Mokwongo, onego ong'e ni odwa pidho gi adi, koseng'eyo kar kwan modwa pidho, to onego ogedne gi olsne gi ot margi. Maromo gi maber, kendo oket odno obed maber, ma pi dak donje. Kose gero odno, to okawo punda go, oketonegi kar chiemo kuma gichieme.

Ma en pith mar dhok, kaneno dhok, dhoge gi ta an aparo mana wach chak. Magi dhok mopidh ne chak, koro japith mopidho dhoge gi pidhogi kuom miyogi chiemo man gi dhadhu. Ka dhogegi osechamo chiemo ni, to gigolo chak mang'eny ahinya. To japurni uso chage gi toyudo ohala maduong', to kendo ohala ni onyalo konyore go. Kosekonyore go, to okobed gi shida mang'eny. Uh ma mor ma aneno kanyo.

Mae en tij lupo, gigo ma dwarore ne jonam madongo gin kaka yie, gi gogo. To jomo jo lupo ma tindo tindo ma lupo dwarore gi to go tol mane gi dwarore gi tol mar lupo mani golou. Koro kose gise ose mak rechni, tonego ote otere ka nitiere joma nyiewe gi kanyo, tiusonegi. To ka onge joma nyiewo, tonya nindo to nego jogi bed gi gima gikete mondo kik rech kethre. Mondo ginyalo uso odiochieng' moro mabiro nogo no.

Mae en tich mar pidho kich. Jalno ma pidho kich onego bed niya, ogero ne kichgo udi ma kichgo nyalo dake. Kendo opitho maua e alwaronoTo kendo pi bonego oket machiegni ma kich go nyalo ga dhiye to resore. To maua gi be ginya dhiye to gigole ndhdhu ma gibiro giloso go mor gi, ma bang'e japur golo to uso katotiyogo e ode. Morgi ma gigolono nigi ndhadhu kendo mit ahinya, tinyalo cham go gik mopogore opogore.

Japur nie puothe toloso puothe maler bopure. Kose pure, kasto okawo kodhi ma nyanya. Kose kawo kodhi mar nyanya, to okiro okiro okiro . Moko okiro kolure kodwani gibede len achiel, okiro mondo gibede len achiel mondo puodho obed maber. Ka nyanya gi ochako nyak to okawo kede to ochwogo mondo ores nyanya gi. Ka nyanya gi ti, to kedeno reso gi ba gidongi. To kagisedongo ba gitegno ba gilokore, gibedo marakwar ma koro gichiek cha. Japur godho golo gologi e ndalo, kendo odhi usogi kumoyude ohala.

Japur loso ndalo, koseloso ndalo, bopidho majan, boloth, bodongo, obiro, kata ondiko ji mabiro to pone. Kosepone gi joma ondikogi lure gi ni puodho ne rom nade. Onyalo bedo eka ariyo, koro ka en eka ariyo to luwore ni odhi ndiko ji adi. Ka jogi mosendiko osepono majanni, to gikawe to gikete kumoro achiel kasto itere e kambi. Kuma okadhe chendro ma opogore opogore ma obed majan ma koro iuso e duka. Ma dhano nyalo tiyo go kuom tedo chae.